Nchere keetae emoyiani orkurto nanya inaiki olchambai aa imposho , kake ekeetae olchani nkabilaritin kumok lokurto lowoshi mposho naa keeta erishata nabau naoshi imposho eton itu , eton ee enabulunyie kake kenare neoshi eton itu eaku sapukin oleng amu ore orkurto naa kenya eton aa kutitik eton aa ngenger , eton itu enapisho , niaku keeta olchani lenye naji oidimi atoosh eton itu iteru orkurto anya.

Aidim nai aitumia nkoitoi kumok atoliki iltunganak orkiliku , ore ene dukuya , indim aitayu naji egroup ewhatsapp nintobirie , nirorie ilairemok pookin , niutaki atoliki naji orkilikwai lolchambai , nindim sii ataa impotisho entumo enkang ino , niutaki niliki, nintoki sii naji aaku ,indim naji atoliki ilaiguanak lemurua ino naji limiata iyie inamba enye

Pepuo ilangeni arashu ilaisumak lenasiai enkitengenare oropiyiani , apuo atumore iltunganak , neoshi ntumoritin ,nepuoi aitengen iltunganak , neoshi ntumoritin toonkopisini oo matejo naji kuna opisini ekulo tunganak oji ilaiguanak , neli, nitabaikini iltunganak eimu , eimuni ilainguanak , nebaiki sii e , nebaiki iltunganak eimu , kulo tunganak le lorkijiji , neoshi ntumoritin apuo aitengen iltunganak esiai naijo ina , neoshi sii isimui naji toltunganak ootae inamba enye, ore toltunganak oisumate , nidimi aitayu naji kuna grupi naijo inewhatsapp ,netumi airorie nitabaiki iltunganak pookin irkiliku , nebaiki oltungani orkilikwai eimu likae tungani.

Etoduaa nchere pookin ake pee etumoki atabaiki iltung'ana pooki teseuseu naa tenepiki biashara enye teknoloji pee etumoki iltung'ana pooki atodol intokitin naamirta netumoki ainyang'u teina teknoloji nioda ntokitin arashu ninyang'u ntokitin itii enelakua eimu ake naa app enye neaku ore apa eneikona ninche peetipika naa kejo pee ebaiki iltung'ana pookin leseuseu peetumoki iltung'ana pookin ainyang'u peemeata oltung'ani leme edol nemeata oltung'ani lemeidim ainyang'u nedol sii ajo nyooemirr nainakata etumoki biashara enye ashomo dukuya.

Adolita iluaat uni oo mpoosho iterunye mpoosho naado neitoki naaibor, nitoki nkerin aa ngiroin, nadolita sii aitoki nanyori aa ndenko nadolita irnyanya nadolita sii aitoki naaijo kitunguu, nadolita aitoki nanyori naaijo enturujai kake mmenturujai, nadolita sii aitoki naaibor nanyori oshi naji cucumber nadolita sii aitoki ake sii ninye napurupurana naaijo ake duoo enkabila ekitunguu.

Ekwetae irkekuno kumok lesukul na ore pijo ewiki na interu alo sukul enkolong ejumatatu nintoki alo enkolong e jumainee nntoki alo enkolong earamisi nintoki alo enkolong ejumaa ore jumamosi niton o jumapili nitoki si aaku ore tolapa na ilo aukul katitin onguan na ore kuna onguan na ilo tewiki karibu nkolongi tikitam onguan ore naa tolari na keetae entam edukuya olapa ledukuya oliare oleokuni ninken nintoki aleimiet oleopishana nintoki alo oleudo ole tomon obo ninken oletom aaee.

Olchamba otii ilmatunda nadolta ajo etukurrokoki lelo matunda metii olchafu atua olchamba neitoki aaku egirae awosh enkare netubulutua nekurrokino aitobiraki neeku erishata naaji ake naaji netaa kedung'i ninye natioyo kake ore saai tinewueji neton akegirae awosh enkare.

Ore enedukuya naa keyieu naa keetae sipitalini tiatua nkishu peemeitoki aku sipitali nalakwa eyai ltung'anak tarruesh petaaniki biotisho ashu eramatare naramati ninche tanaa irkiek medumuni anap pee nai teneaku ketii ildakitarini sidain atua nona sipitalini netii si irkiek.

nchere ore enturore oo lchampai naa keisidai oleng` naa ore eneikuni ilchampai pee esidanu ilchampai pee meiminie sininche esidano enye naa nchere keyieu naa keibelekenyi enturore oo lchampai meeta ore taata tele ari naaji matejo niun irpayek ore telde likae arii niun enkano oree telido likae ari nintoki auun irpayek oo mposho oree teniintoki nayii aitau teine weji entoki naji arashu esidano enyee metaa keitorrok inkulukuok meitoki aata esidano oo nkulukuok neitoki sii aaku oree erishata enchan keyiu naa ina kata adol oltungani ina rishata enchan niyiolou erishata enchan piitumoki atuuno ilchampai linono neyiolou sii esidano oo rkiek amuu ketii irkiek arashu ilchampai neitasidan endaa ino niyuolou irkiek ooshi naaji lenkijape neoshi irkiek oitobirr endaa.